Ore entoki nagira aasa naa enkesurote oornyanya egirai akesu tolchamba ,naa kibala ajo etuunishe eleshampa nitau irnyanya kumok amu nkereti kuna naipangaki tolchamba ore entoki naibala na kekumok kuna kreti neaku sapuk eishoi nanotoki teleshampa ,na ore faida ornyanya na kenya ropiyani oleng kesapuk amu na kenya ropiyani sidan oleng. Niindim si nai ake ashomo atuuno teang ,netumi esiai eyiarare tiang mintoki alo ainyangu.

Ore enasiai teneitobiri na ingasa ake duo aor olchamba, nitum atipika nursery bed sidai niyau nona bekui ornyanya ,nisuasuaki ingira abukoki enkare niidim si ayau orkujita atipika shumata arashu ias entoki najo lashumba mulching peimitiki ntaitubului ornyanyai iinyal enkop ,ore peoku nekesuni apik nkreti meyai osokoni amir ashu eyai peepuoi aitumia tonkangitie.

Ore mpala ee ATMs na netipat oleng amu eas ninye mbaa sapuk oleng ,keitadolu ropiyani nintawuo oltungani , enkolong nitawuo ropiyiani te account ino iyolo niata records onona pala ,intawuo apa orkekun oje na esiana naje ore likae kekum nintau esiana naje ,nindeposit iropiyiani esiana naje neaku ore nona pala nemaana oleng amu ekincho noto record arashu tayiolo mbarakinoto oropiyani inono.

Ore ena masai naa emasai e gym ninye oshi itumia iltung`anak oojo ilashumpa keasita mazoezi ashu sapukin keyieu neiounguza eilata to sesen . Niaku ninye eked nerumoo nerei ni peddle enaa ebaisikil. Ina eng`eno nanu naata naipirta ena mashini naa kai peddel ikwatita enaa baisikil igira naa aitumia aipunguza enkiroshi niata to sesen niaku emashini sidai naisaidia oleng.

Ore entoki nagira aasa naa oltangani ashu orpasengai otadouo tegari tenkibau naigero Njeri eloito duo ina kop neeku itabawuaki. Neeku idol ajoo ore ena kibau naa enaitodolu ajo etabaua enkop duo nailoito ele tungani neeku kitasho ake egari tina kibau nitadou ilo safiri neeku idol ajo etiaka ore amu atabaua enaloito nigoro Njeri tina kibau, ntadowuoki teine

ore ena enkampuni naishooyo loan teitumiae esiai osimui arashu internet indim ake naaji nijing tesimu ino ewueji neji playstore nin download ina app niitu nijing ina app nirijista nintau nipik details inonok nipik enkarrna ino nipik inamba enkipande nipik inamba esimu niomonu iropiyiani naa enkampuni naa ekincho esile nimok alak ina sile enye polepole enkampuni e tala.

Ataasa enasiai inkolong'i kumok oleng',amu esiai enkiguran, nesiai naitishipisho, neyau naboisho, neyau ake si nai mashindano tosukuulini arashu tontiimi napashipasha. Neponunui ayiolou entim naasita mazoezi ya kutosha. Amu keponu aishinda irkulie tenkiwanja iguranita. Na kenetipat oleng' enasiai, amu kincho metaa iyata ngufu, niata energy ena najo ilashumpa, niata ake nai nikineneng'u osesen.

Kanyor oleng' enasiai, amu kitodolu ajo, ekiseefi ropiyaiani, eimu ake enkoitoi esimu, nishoru ake enkampuni e Equity, enkisaidiata toltung'anak ashu tolkastomani lenyanak. Neeku keeta orkasomai namuna naiseefie ropiyaiani tesimu enye. Me lasima piya ropiyaiani mpaka e bank ,adumu alo ai deposit pilo alo alo aiseef. Aidim nai atipika mpesa ino, nintau te mpesa nirriwaa meshomoita ina account naji Equity Tesala, niseef tinewueji.

Ore enkolong naatasa ena siai na kumok amu kaata ilchoreta ooti nkuapi ebo arashu naji ninye U.S.A nairiu ropiani eimu enkoitoi e sendwave, neeku kirawakini ake ropiani, airiwaki mpesa ino tolaini lino le safaricom loiregistaki mpesa nebau ake esimu ino ropiani itii iyie Kenya neeti ninye ilo tungani kulie kuapii eng'ambo

Ore ebae nagira aasa naa, iltung'anak ogira aisherekea, arashu ogira ashipakino entoki nataase. Idimayu metaa arusi eenitae, idimayu ake nai metaa oltung'ani arashu enkerai esukuul naishopo enkopiyia, arashu ai graduate, neeku ibala ajo inashipai sapuk eetae inasitai osirua lompukunot naijo nena. Neeku ore ake nai enchipai sapuk nidol tena pisha, nibala ake ajo, osirua egirai aisherekea.

ore enkardasi ai ereware neton itu aitang'ejuk amu enaitang'ejuko enalotie ayayie enkardasi neeku enalotie ayayie enkardasi neeku eton itu aitang'ejuk amu enashomo ng'ole ake ayau itu aitang'ejuk eton uh kaiterua ake esiai e driving natum naa ina ardasi aitumia atereyie engarri.

Ore ena naa sipitali, kiti naishorutua sirkali peyie elotu aramat inkera kutitik, naaji ke beyond zero ,nitu ebaya larin imiet, peyie etum ake ninche nai biotisho sininche sidai. Amu kesaj oleng' eeku ore loirobi, mpukunot kumok na nkera eyiaya amu eton naa meeta nkera egoloto sapuk tosesen nararie imoyiaritin ashu ore immune system ,tonkera kutitik neton etii abori.

Mesapuk enasiai tenkop ang' amu, me nkopisini kumok oleng' eesishoreki naijo kuna esirkali, kake tenilo ake nai pilo ajing' intaoni sapukin, na kesapuk enasiai oleng' tonkopisini o tonkajijik oloopeny. Na ore nai enapile ena mashini naa, peyie kincho orusa lijing'ie aji, inteleki orkimojino inewueji nebolo emilanko, arashu ake ipik inamba netaa ninche kigerokoki yie pitum aitumia ajing'unye. Tenaa enkopis emilanko enkopis, tenaa emilanko enkang' ino, na kejing' na keeku kesapuk security.

Ore ena naa ebae elototo esafari, igira oltung'ani aitumia egarri enkima ashu ereli. Neeku kegirai ake autaki namuna nibuuka ina ticket, arashu nafasi enaarri enkima, igira aitumia esimu ino smart phone, ashu esimu sapuk. Neeku ailink ake website e Railways, nibuk, nikiutakini. Nikirriwakini ake risit tesimu ino, ore inoolong' nilotu aked egarri enkima alo esafari niloito, nintaduaya ilo mesej.

Ore ena bae panyor oleng',naa enkisujare ontokiting'. Na kesidai ake nai teneeku safii imasaa inonok eyiarare arashu ninosie ninye endaa, ashu nkikompeni niwokie shai, neku kishaa ake nai pa safi safi kila kitu, eh kitchen ino, peyie itum ake nai biotisho sidai tialo entoki pookin ninyor tina jikoni ino. Ekenare pa safi. Neeku ina panyor jikoni safi.

ore ena naa embaisikil ake narei onkejek ninye ena ore esafari nalakua oleng naa kisidai amu kenare oleng tenintumia ena bisikil amu kees imbaa are amu keng'as aaku kiya duo ewueji niloito alafu nitoki aaku kisaidia te masoesi niaku ore sake naaji ena basikil ene masoesi nilotie naaji isafarini dorropu inonok.

ore ena naa ingarrin naaya iltung'anak isafarini adoru nentoki naji irbasi naa kaiton ake iltung'anak kumok nipuopuo nilakilaka tikit ore ewueji niloito duo iyie ore piibaya ewueji nitabaikia stage nidou tinewueji niendeleya ninye engarr alo.

ore enewueji naa osokoni sapuk oewuo det oji china square laa keji kelelek intokitin kumok alang irkulie sokonini ashu supermarket le kawaida neeku kenyorr oleng iltung'anak asho aitumia amu dorropu iropiyiani enaa tenilinganisha orkulie supamaketi le kawaida neeku ekelelek intokitin tele, tele duka oleng.

ore ena naa logo enkampuni sapuk e safaricom uh, mpesa neeku ore indamunot naaponu enadol naa erewata oropiyiani eng'amunoto oropiyiani eimu olaini le safaricom neeku ina nalotu indamunot amu ake sii etaa indim atalakishore olaini lino atalaa ena pochi la biashara arake enitalaa te till number eimu esiai e mpesa.